Nĩ andũ marakorwo makĩrũrũngana, nĩ tondũ tarĩngĩ matirakorwo magĩthikĩrĩrio nĩ thirikari, kana nĩ kambuni yao ũrĩa marenda gũĩka. Rĩu magakorwo makĩrũrũngana, nĩ getha mĩrũrũngano ĩyo ĩkorwo ĩgĩtũma arĩa mamandĩkĩte wĩra kana nginya thirikari makorwo makĩmathikĩrĩria, na makorwo magĩĩka kũringana na ũrĩa marenda meke.

Aya nĩ arutwo me kĩrathi, na ndĩrona marathoma tekinoronjĩ, na marathoma na macini cia kompiuta. No gĩkorwo nĩ kĩrathi gĩa kompiuta, kana nĩ kĩrathi kĩngĩ marakorwo magĩthoma magĩtũmĩra kompiuta. Thikũ ici kĩrathi, ĩrathi nyingĩ ciratabanĩrio nenda-inĩ, na nĩ kĩo andũ, cukuru nyingĩ cikoretwo cikĩgũra kompiuta, nĩguo ciana kana arutwo ao makorwo magĩhũthĩra kompiuta ici gũkorwo magĩthoma, tondũ ti o mũndũ o mũndu ahotaga gũkorwo akĩgũra kompiuta yake ye mwene.

Aya nĩ andũ, kana gĩkundi kĩa andũ, kĩrakorwo gĩgĩtabania maũndũ ma ũtheru, marakorwo makĩruta gĩko mĩtaro-inĩ, kana harĩa andũ makoretwo magĩte gĩko gĩkĩ ta mborera, nĩguo gũkorwo gũgĩkorwo gwĩ gũtheru. Ikundi ici cikoragwo cigĩtabania ũtheru ũyũ nĩguo, makorwo makĩhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũkana na gĩko gĩkĩ gĩa gũkũ mĩtaro-inĩ. Na ta rĩngĩ mĩtaro ĩno nĩ ĩrakorwo ĩkĩhingĩra maaĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ, na gũgakorwo maaĩ makĩaraha kũu matũũra-inĩ maya.

Nĩ andũ mararuga cabaci, kana nĩ mwana na nyina marakorwo makĩruga cabaci. Tarĩngĩ nyina arakorwo agĩbundithia mwana ũyũ gũkorwo akĩmenya ũrĩa cabaci cikoragwo cikĩrugwo, nĩgetha kahinda karoka akorwo agĩkorwo nĩ ye araruga. Na nĩ maronekana nĩ makenete mũno nĩ gũkorwo makĩnyitanĩra harĩ kũruga cabaci ici, nĩ tondũ nĩ ũrehaga gĩkeno na magakorwo makĩaranĩria o hĩndĩ ĩrĩa mararuga cabaci. Na tarĩngĩ mũciari ũyũ arakorwo agĩbundithia mwana ũyũ kũruga cabaci, nĩ tondũ nĩ meritwo cukuru makorwo makĩmenya, nĩ tondũ wa gĩthomo gĩkĩ gĩũkĩte gĩ thikũ ici gĩa CBC bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.